Aya, kwagĩrĩire nĩ gũkorwo kwĩna computers iria cirĩteithagĩrĩria arutwo mathome mathomo ma kompyuta ma ndingito, nĩgetha mahote gũgĩteithia mathomo-inĩ mao ma ndingito, kũrĩa arutwo marihotaga kũ market na njĩra cia thimũ online.

Ũingĩre rũrenda-inĩ rwa e-Citizen, nĩgetha ũhote kũgarũra rĩtwa rĩa birth cerificate ya mwana, na ũcenjie rĩtwa-inĩ rĩrĩa ũrenda.

Ũkoragwo wĩna moritũ ma gũtũmĩra thimũ yaku rĩrĩa wariganirwo nĩ PIN yaku ya sim card. Na moritũ marĩa ũcemanagia namo nĩ ta services ciaku yani ũgakora nĩ ciahingwo yani, ndũngĩhota nginya kũhũra thimũ, ugakora nginya mbeca ndũngĩhota gũtũmĩra.

No ũtũmire M-Pesa app gũkinyaniria maũtungata maya, kana ũtũmire rũhonge rwa E-Citizen nenda ya E-Citizen gũkinyaniria ũndũ ũyũ. Kũrĩa ũngĩingĩra ũcoke ũmbuku tigiti waku ũgĩtũmĩra nenda-inĩ ici.